kaidim atolimu, kadolita oltung'ani ogira airugokino enkima akut. neibung'ita enchata tiae aina tenda aina ee tatene adolita sii emoti nayiera ore ene moti netii irkeek loo irmaasae kulo oshi lookieki imotori.

Kore tene naa enkolong sirua aa taa kiema naloto dukuya, kore ntokitin naisharu matejo kiema ena naa inchere adolita selenkeni naishopo enkila nanyanyuk, etudung'o enkila nanyanyuk, kore sii tenisipu oleng kore kuna selenken naa keranyita amu nyoo, eolioo oleng elio lalak lenche, ore sii enkae ketii intenti natii te siadi kuna toiye kuna selenken naaranyita te dukuya tene naa keitodolu inchere ketii ltunganka ootoni te abori kuna teenti eing'orita kuna selenken eranyita.

Kore tena naa enkolong sirua aa taa enkolong sirua naloto dukuya, kore ntokitin naisharu matejo kiema ana adolita selenken naishopo enkilani nanyanyuk ,aa taaa etudung'o ekila nanyanyuk ntoki natayiolounye naitudupa tene, kore sii tenisipu oleng naa keranyita amu eilioo oleng lalak lenye, ore si enkae toki adolita te siadi kuna selenken etii ltungana ootoni te abori kuna teenti eing'orita kuna selenken erayita

Kore entoki edukuya nayieu pee aas enasiai, naa, edukuya, ekayieu oltung'ani teshumata lailepakinye enkare. Ataa tena gumoto milepa alo shumata tede. Kore eniare, kayieu sii naa, kaata orgosoi. Ah kore ele gosoi, nenikino oltoo lenkare. Aenikino oltoo lenkare oilepie enaare, metang'amuni teshumata. Ataa ore oltung'ani otii shumata teidie naa ninye oilepie ele gosoi, aishooyo enaare. Aya, ore enkae euni, kayieu si iltooi lenkare. Lataa iltooi la ninye ebukokini enaare, teshumata, metaa, tenailepunye enkare, nebukokini ashu, nebukokini kulo tooi. Ashu empeut. Ashu empeut, tenaa ntare aitookito naji.

Kore embaye naitiship tene naa incherebenkayioni naidim aisujaki keon inkilani, kore ninye saisana, kore enkayiok naa kegol siai enye amuu ltunganak lemeidim ataas esiai, kake kore tene naa kaitiship ena siai naasiata ena aiyeni amu eitodolu ajo inchere meanyu duake matejo meisujaki etoiwoi ashu empurukoi inkilani, kore enkae toki naitiship naa eitodolu ajo oltungani le tipat ale a,u myoo, ebuatere irpiraii le nkare tenkalo ninye, eitadolu ajo metaana eneyaunyeki inaare.

Teniun lmatunda naa entoki etipata oleng ainyoo, nedukuya kore lmatunda oing'ua olkiek naa keisharu endaa nauwo, naa iye ake pilo aitawu te lchamba nilo anya, kore ne are teniun lmatunda linono naa keitadoiyo empisai nilo nintumiya oshi ainyang'unye te olduka, kore sii sidano enye naa inchere keidim aitutu olopeny aa inchere eidim atimira lootelekuaki to lduka naa esidai amu etumoki aing'oru nkule nemeatai duo ,kore ilkiek loolmatunda naaa keng'obu enkijepe najo lashumba carbon dioxide te loing'ang'e neisharu enkijepe nikiyang' najii oxygen kore sii enkae eweji naisudorie inguesi netum sii ninche lotorrok ntapuka naa naitaunye enaisho.

Kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene kadol oltungani, ore ale tungani nenapita enkikapu naitobiraki too nkujit naing'uaa karen kore ale tungani nenapita enatoki te ngoriong' aa inchere ore peetumoki aitayu intapuka, ore kuna tapuka naa ne shaii naing'ua olchamba, kore peitawu nenang'aki te siadi egira keitau negira anang'aki te siadi mpaka neiput ena nkikapu, kore peidip atipika ena nkikapu neya naii matejo eweji napoi aitobirie nepoi aapo aitobir kuna majani kunaa tapuka emaji nelo aaku eshaii.